Kwĩna indo gũkorwo na mbei, na kwĩna magoti, magoti marĩa marahaicio mũno agakorwo nĩ thĩna kwĩ mũndũ wĩna biacara. Kwĩna thoko gũthũka, thoko ya ya mbiacara gũthũka Kenya. Na, kwĩna maũndũ ma security, tũrona gũtirĩ na ũgitĩri mwega, ũgakora biacara nĩcirahĩa, nĩciratharĩkĩrwo nĩ aici rona.